Intumia oltung'ani teknolojia aramatie inkishu inonok, alepishore, aibooyo moyiaritin, aing'or nye seseni lenye pee metum imoyiaritin aa aa aaku iramatita aitobiraki.

Kesidai tenitumiai imashinini sapukin tolchambai sapukin amu keaku ninye menauru ltunganak kekutik ltunganak oasita tolchamba na intumia oltungani mpisai kutik.

Keeta eninko tenintumia AI aitobirie enkurma onkishu inonok ,iyiolou enebaa endaa nanya nkishu inonok iyiolou si emouyian nagira aitanyamal nkishu inonok niyiolou si aiboi inamoyian

Kitumiai ee oltarakita, nchembei nkaik ,ihomai ayiataa tonkishu nairem tonkaik

Ore ntekei naa kisaidia ninche abuku e olchani abukoki ilchambai kutiti naa kebukoki sii ilchambai sapukin , nisaidia ninche iltarakitani aidapash enaduo, oladuo shani aidapashaki olchamba.

Ore mashinini naa kesioki ninche esiai , neme, nemenauru ninche anaa oltungani amu ore oltungani naa keyieu ninye ropiyiani naa kikumok iltunganak loigeri nai tolchamba , neeku enaikash nitumiay mashinini.

Aitumia oshi oltarakita airemie olchamba lai, naitumia sii enchembe aunie nkaitubulu ainei, naitumia sii espraya apikie olchamba lai ee olchani akutaki pee nkaitubulu ainei.

Kaisum oltung'ani peeyiolou ena siai eunore ajoki kisidai esiai eunore amu melayu aikata oltung'ani toki, mitoki oltung'ani aomonisho, nemitoki aikata oltung'ani aton eeta esumash, naa keeku siinye ketum oltung'ani mpisai enyenak.

Ore ena siai naa esiai oo ilairemok ee oo nkaitubulu kutitik naamiraki iltung'anak peetumoki iltung'anak aahomi aatun too nkang'itie enye, etiu enaa nkaitubulu kutitik nauni tenebo nabo kata.

Kitishipisho ena siai amu ketum olairemoni impisai enyenak nabo kata, netum sii atalaa iltung'anak le siai, netum sii atabolo nkulie biasharani enyenak, naake kereu sii olosho dukuya amu ketum mpisai kumok oleng'.

Ee kesidai teneponu ildakitarini aabaiki iltung'anak, iltamuoyia toonkang'itie amu kekumok iltamuoyia lemiidim aashomoita sipiatalini amu meeta ninche irbaribarani nemeeta ninche mpisaai naapoyie sipitali, neeku kesidai ake tenepuo aabaiki toonkang'itie.

Elikunya aning ajo itabaure netii si ltunganak oowosh nkototok nining si oltungani ajo iyieu nilopisho a yanga nining enkima tosesen.

Kesidai ee emashini enkuatata osarge te biotishu amu kiidim oltung'ani atayiolo biotisho enye eton elakua nelo adol oldakitari pee etum irkeek, netum sii embaata eton itu ee eeku emoyian sapuk tiatua osesen.

Kitorronok emuratare ontoyie temurua ormaasai amu, kegira aisho intoyie metaa ketum entito enyamali egira aisho, naa kidim si oltung'ani aibukoi osarge sapuk inakata egira alo inasiai emuratare.